Easishoreki dollars oleng amu ninye natii enkop era duoo tesapuko ninche naa easishoreki dollars hoo duo nimeniche naata value oleng te dunia mzima kake ninche naa easishoreki ina pisaai naaji dollars esiaai oo dollars amu kera na ketumoki too nkaloli pooki olosho

Ore tosokoni le nkopang' nikigira aamirita olkuniya lobo loo nkuk te mpisai naara ip naudo, ale lkuniya loo lkiloi onom, mpisai iip naudo. Ore lkuniya loo lkiloi ntomonu naudo kigira aamirta enchata oip uni, naa kore ntoki naisoo ana mbiashara oonkuk metaa kegira aaku sidai tene oleng, naa enkijape, amu etii enkijepe sapuk oleng, naaku kesidan embiashara oonkuk, negira ltungana aamirita oleng adung'to irkeek oleng, naa kore tenedung'i irkeek oleng, nelotu enkijape sapuk enkop, naa kore ina nkijape eidim ayau imoyiaritin te biotisho eltungani. Neaku mesidai oleng teneaku kedung'utoi inkuk oosuo naa ninye egira ltunganka kumok aadung'uto aishuuye taata peegira lkumok agira aanya indaa, naa kegol naa oleng inia ndung'ore oonkuk kake negira duo aajo aaomon sirkali peemetum ltungana aatudung' inkuk, peeyari weji neansishe neitengenieki ltungana aitengen pemeitoki aadung'tonena nkuk, ashe oleng amu kore inia nkuuk tenaku keeta neimu sirkali naaku meitokini naa aadung'.